Miten anyun emet ap Kenya pakishek chechang mising chekonori tiong'ik ap Kenya ko anyun nepo tai mising ko nemito Nairobi ko Nairobi ko city eng emet komukul netinyei pakit eng katikati nepo jiji ko anyun mito nekekure Nairobi national park ako mito tiong'ik anyun chechang mising nepo oeng komito lake Naivasha national park konito ko akot inendet ko pakit neo mising netinyei tiong'ik chechang ako iwendi yundo inyoru anyun komuch igerchigei lekit neo mising nemito Nakuru ako yoto kora ikere akot flamingo's chechang mising komito kora sopeshek ako anyun tiong'ik cheu zebra ako wildbeast ko tiong'ik chuton ko chengeringen eng chechang mising chemito pakishek chemi emet ap Kenya.

Miten kora anyun boishonik alak chechang' mising' chetos yai anyun tuget nito bo kerchek melin kele oldoi kityo kerchek ichegei kooldochini kastomek kwacha mito anyun boishet neu akot kerut biko kocham ko biko chechang' kobwoti kole tugenito kikoitoi kerchek kokoitoi kerchek kityo ichegei lakini ichegei kora komuch korutis nebo oeng' kora ichegei kocham yo kabit akot chito kaimyan akomuch kanyor alamet neo mising' akokaiich chito kocham ko ichegei kora komuch konap chito ako yoto anyun ko much sikotes anyun chepkondok koba barak mising' nebo somok anyun kora ko bichuto eng' tuganito oldoi kerichek ko much akot kokoitoi kora anyun nekile advise kokoini akot biko che maning'otinik akobo family planning chetos boishe icheget

Korik anyun chebo tililindo kotinyei oratinwek chechang' mising' cheomdoe anyun ng'alekab tililindo chebo biik cham anyun akot yo kanyor baraza nebo chief anan yo mito akot lakok sukul ko cham kekurei biko kobwa kipakenge akeruruch biko ko yuto anyun ko much konyo chi nebo sipitali asikong'ololji bichuto akobo anyun tililindo nebo biko akomwoch icheget anyun akobo oratinwek chemuch koboishe icheget asikokirindagei amanam korotwek chechang' ko anyun cham ko oratinwek chekimwoni biko koboishe ko cheu akot kobo beko ko ngebo beko kobarei anyun kutik tugul chemi beko ako nebo oeng' kora komuch komwoch icheget koboishe kerichek cheu chlorine asikotilil bechotokwach

Eng research anyun chekikoyai piko eng' kenyishek chechang mising kenyoru anyun werik anan ko murenik korom mising' icheget kopa anyun hospitali ako nito ko kiko changionji icheket komeiyo mising' koporei anyun mionwokik ko anyun miten tukuuk chechang mising' cheyae anan koterei murenichuto asimapa akot hospitali napo tai mising' ko ngero ng'alek ap culture ko cham kemwoe kele muren ko muitoin ara icheket kosupi akomuita icheket akoi kopar anyun miondo nikatinyei nepo oeng kora ko murenik kocham inyoru mamachei komwaita siri nengwany sishinike chito kityo akoi kopara anyun miondo ko anyun kararan mising yoimnyoni chito imwa anyun kiy neamin asishikenya mapema amun icheket murenik chechang' ngopuani hospitali kokakoek late anyun ako makosikchini tekenya anyun koroito netindoi.

Chikilet anyun nepo mamait ne manakat yo karibu kosich lakwet ko kiy nepo komonut mising amu kokakichikil anyun kamet netinyei lakwet eng moet ko karan ako nyoru koro daktari akonai ngokamito anyun makoset aketugul anan ngokami kasoro koshikenyai mamait nito ko anyun asikechikil kamet kero lakwet nemi moet kocham akot korok nepo tai kekerei akopo anyun piret ap muguleldo nepo lakwet sikenai ngokatepi komie eng moet kora nepo oeng kechikili anyun mamait akopo ng'alek ap etunet nepo lakwet ko yuto kokakichikil mamait konoe daktari oratinwek chemokoi komwoch anyun mamait nito ak atepto nemokoi koyai asikopit koyoit lakwet komie eng moet.

mii taoon anyuun malishek chechang mising chemii taonit chemii karibu kokweet nyuun anee, koo anyuun netai en chechang mising ko factoriit anyuun nebo chaik, koo yuton anyuun inyoruu kii ibchiin iih chaik chechang en olimboo nandi ago yundo anyuun koo factoriit neoo mising neemanufachoreni chaiik ago icheget ko distribyuteni chaik kobaa emet ab kenya komuguul, koo niton koo tinye maliik chechang mising amuun igere ile kigoseraak biik chechang mising chebo kokweet ago niton anyuun inyoruu ilee karibu kaab chii kogigesiir kasiit ago yoee kasiit en factorii noton nebo chaiik, agoo koraa ko taguu koriik chegeyoeen mungarook ko chaang mising en taonit.

Mito anyun apishek chechang mising chekikechop che cham akot kealishe keale tukuuk cheterter ko ane anyun eng simet nyu ko cham apoishe apit anyun nekikure jumia aalen tukuuk checheang mising chomokchinigei ane ko anyun ko sia chame anyun ane apit nepo jumia aalen tukuuk ko cham beit nealdae jumia tukuuk anyun kopo beit nemii ng'weny mising ako tukuuk kwach ngiker eng petushek chechang kocham kotukun chepo imanda ako makenei piik mau apishek chechang alak checham kokeial kiy ko ndenyero komapaishei kiotok ko cham anyun ale tukuuk yoto ako cham kora siachame mising kocham keipwo akoi kurkat ko kiito koyoa mawe akoi taonit akot asi nyoip kiipwo akoi kurkat ako kiito koyoe matakoite chepkondok chechang mising .

Yo koneti anyun lakwet eng' sukul komito anyun oretinwek chechang' mising' chemuch keboishe asikenet icheket konam akobwat eng' sobenkwai ko anyun komito kekas akomito kora keker kocham anyun oratinwek chu oeng' kocham keboishe keneti icheget lakini anyun eng' kerunenyu ane ko kararan mising' anyun nekeborchini lakwet neu keborchin pichainik anan keborchi akot television akobo kii nekeneti ko anyun asiamwa kouni kokairo lakwet kii anan ko pikchait ko kabwatenyi kong'etune metit moutye matiny mau kenet kityo kokosei sautit amu yoto ngokas kityo sautit much kalo metit ako yoto koutye ako maibwoti kole kakakinet nee ko ngeborchi pichainik ko noto anyun ko kii nenomei mising'

Eng kerune nyu anyun ko ngalek ap somanet keboishe anyun sokat kewal kongeteke somanet nebo kilass nekitepsot ng'weny ko kiy anyun nekorom mising ako mochei oratunwek anan ko steps chechang mising asikeitchi yoto amu inyoru anyun eng ematunwek chu cho chu cheu emet ap Kenya kotokomi let eng ng'alek ap bandaptai ako ngelalee ng'alek ap sokat ko maimuchi chitugul amu inyoru biko che chang komatinyei akot simeshek chekororon anan ko cheu laptopishek che mokoi koboishe icheget asikenet keboishe anyun ng'alek ap sokat ko anyun ko kerunenyu ane ko kororom mising nito ako tikotekoni anyun kenyishek chechang mising asikeitchi anyun yuto.

Cham anyun ya amache ane awa kazi taonit nayae nelekiten kocham anyun kongetege korenyu ko alonye korok pikipikit amu inyoru olekimenye achek anyun kokwet nenyoo achek kotomo kende lamit ako roponi neo mising ako mito ng'atatek chechang anan ko lapek sasa korom kopun karit ko cham alonye pikipikit asiawa akoi lamit me lekiten ko ndakashukan eng lamit ko cham komito anyun matatuishek checham kelonye ko alonye anyun yoto matatuishek chependi akoi taonit nelekitenen akalipan anyun siling tiptem akoi taonit noto nepo anyun eldoret ko ndakashukan anyun apune keldo akoi kapkasi

Eng kerune nyu ane nengalale anyun poishet nepo loiset ap tukuuk cheu anyun pandek anan ko musikoishek alak tukul ko cham anyun ngepa ng'alek ap barabara achome mising anyun apoishe matatu amu ngipoisie chito matatu komuch koipun anyun musikoishek neo mising mau kokepaishe chito pikipikit amu pikipikit ko mining ako icheket koipei musikoishek chemengechen mising ko matatu nginde musiket ng'ung' koipun musikoishek tukul akomamii nemokoi kotukun kora ako yoto inyoru kora ipun akomutim akoi korengung mau pikipikit, pikipikit kokainde musikoishek choto tukul koinyoru makomii nafas netokoimin inyendet asilany koyochei chichito po pikipikit kolany inekee akoip akoi korengung.

Achek anyun kei sikiik eng kerune nyo ko kikere kele serikali kojaripon koip kanetishet noto nepo socket ako yoe Iman juu chini icheket lakini kora komito anyun kawelwelishek chechang' mising' anan ko tukun cheterei asimaisulda akot ngalek chuto chepo socket amu ikere akot achek kei sikiik makitinye akot cheu laptopishek anan ko simoishek chekororon mising chemuch kopoishe lakok cho asikenet icheket koyochei anyun ngokakonu anyun serikali kanetishet nito ko kararan ngokaikoini anyun lakochoto mashinishek chuto kiboishe kesomone asikoip akot kopwa kaa amun nito ko eku garama neo mising' eng' achek cheu sikiik.